Tos ibwate ni ger baishoni en nager baishoni kararan baishoni mising niton nager kit netai ne agere kiagere sigik ye yoton ko mama ako mi chumbek kora che aldai sonoek baishoni ba sonoek ko ndaker baishoni kobwaton ntakisikin gei bik chechepsonok anan bik chepyosok che yaldae sonoek kwak ole choben sonoek kikwalda ko koteche ichek si konyor bandab tai nenywan si kobun yoton kimuch konyor rabishek ingwalda sonoek noton konyi kotareti chepyosok mising chebo emet nyon kora kotestai amun ngiro inguni ko kinyo chumbek koorenyon kochame chumbek ngalek chebo sanaek ko ngobwa chumbek akonyor chepyosok akochabe sonoek kwak akonyor chepyosok rabishek choton che imuch konyor taretengei en banda nywan nebo kila noton aalen ntakitekin chepyosok yaen baishoni ko imuch kotestai ichek en baishenywan en kot tugul

Imuche iyaroru kit netesetai en ireyu kit netesetai en Yu Koron ko kit neagere ko agere bik choton Chebo ngalek ab bek kit netesetai en Yu ko bik chotochemi kasit netesetai en Yu Nebo kebal bek ngalek ab bek ko bek ko kit Nebo kamanut mising en Sabet ab chi agetugul keron inguninen kamaswek oleya asista kabisa anan chemi kiangazi kontakinyorubolrkibale konyor bik bek ko tesetai ichek en sabengwai Koba tugul makinyoru ichek Asara nyorunnkiaknkwak bek notonnebo balet ab bek

Arorun kerenyun akobo koroi en yu korong ko kit ne agere en yu kiagere kadit noton nebo. Kampunit noton nebo ko oret ab chepkondok noton nekikuren cooperative bank en cadi kekuren coopay cooperative bank ko oretnoton ne Nebo kambunit noton neimuche konyorun chepkondok en oret nekararan mising ako imuch isamchi gei loan kobun kambuni ni ketaretengei en oret nenyumnyum kora ko koroi agere kotaretech kadi Ni yanimache iluban tuguk anan imache iluban tuguk cheu lubanet ab chepkondok ab sukul en oret nenyumnyum mising noton amune salenen kararan kadit nibo kambuni niton ko cooperation bank noton ko coopay.

Imuche iyaroru kit netesetai en Yu kit netai korong koneagere ko bik chemi en indekeit orit netesetai en ireyu ko miten chekikuren waitress choton Che ityin choton tuguk bik choton chemi anan ko wasafiri chemi en indekeit niton ko kit neagere en Yu kotesetai noton ko kanam waitress tuguk choton chekiyee anan ko juice chemii en kilasit akokachin Chito noton netebche ngwany noton Wendi anan ne bune ndekeit noton ko kasabanchi juice en clasit

kit netesetai en yuu koo imuch aroor amun bikk cheogere en yu ko biik chhotn cheyoe kasit noton nebo hoteli ak ogere choton biik chegabwa otelo, kiit netesetai en yuu ko kabwa bichu ak komiii kebeberta noton negikuren reception anan olekitochen biik en hoteli elekakitah icheget, mi kosiregee icheget kole kabwa otelini, eeh rexception ko olekitogen biik en oteli, kagitach ichek kogabwa en oelini ni mii yuu, ko noton kiit netesetai en yuu, mising ko ochome kasit ab oteli amuun kararan mising kasini, imuch konyoor chito kasiit ago konyoor rabishek agonyoor rabishek chebo betut agetugul nemuch kotoretengee en sobenyin nebo tai.

Kit netai ko baishet neboo (kenya power) anan ko kplc chito ne akere kochope sitimet nebo kamanut missing eng bik ab kokwet amuu kinyoruu labkeyet komech sitimet ke kweny labkeyet ako taretech kiroo akot yakiae mungaret koraa kokoneny labkeyet asikomuch kosoma lagok

Icheruu tuguk tugul chepoo kamanut eng nyuu kit netai naakere ko (fibers) anan ko chotok konech (wifi) anan ko (data bundle) eng koret anan ko beit nemii ngony mi ngony kalek ab beit ab (data) eng nyuu amuu imuch ilipan akinyoruu nemangete ichute soyet